Thirikari nĩgeretie mũno gũkinyĩria mũingĩ mohoro megiĩ mbeca, thĩiniĩ wa mĩtambo yao ya gũkĩnyanĩria. Kwa mũhiano bengi yaa ĩrĩa nene thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩmakoragwo naa ngenda ciao cia ũkinyanĩria, kũrĩa maheanaga mohoro megiĩ maũndũ matiganĩte kwa mũhiano ũcenjania wa mbeca, ũrĩa ũragĩthiĩ nambere thĩiniĩ wa thĩ. Wakerĩ thirikari nĩgeretie mũno gũkinyĩra mũingĩ kũhĩtũkĩra redio kana tũmeme. Wagatatũ, thirikari kũhĩtũkĩra mbunge nĩyaragĩrĩria maũndũ megiĩ kĩgĩna ũguo andũ othe magakorwo naa na na mohoro marĩa marabatara nĩgetha makorwo naa mĩtugo mĩega ya ũhũthĩri wa mbeca ciao.

Maũndũ marĩa ndoraga hĩndĩ ĩrĩa ndĩrebanga nĩ ũndũ wa rũciũ, kana hĩndĩ ĩrĩa ngagĩkinyia mĩaka ya kwaga kũruta wĩra thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, nĩ kana kũrĩa ndĩraiga mbeca, mbeca icio nĩ cigũkorwo cina ciciaranĩte cina maciaro ma kũigana. Wa keerĩ kana mbeca icio nĩ cigũkorwo ci moko-inĩ mega ũndũ atĩ itikũra kana ciiywo. Na wa gatatũ nĩ kana kũu ndĩraciga nĩ ngahota gũcikinyĩra mahinda marĩa ngacibatara.

Mũrĩmi angĩkorwo na mbeca citaraigana, no nginya anyihanyihie mahũthĩro make, kwa mũhiano, angĩkorwo arahũthagĩra maybe ta ngiri ikũmi ũguo, kũhũthĩra kũgũra irio, nĩanyihanyihagia irio icio, kana akagũra irio cia mbeca ninanini. O ũndũ ũmwe na mĩako, nĩekũgũraa hihi indo iria irahũthĩka cia mĩako cia mbeca ninanini, na nĩgetha agĩkorwo na baita kumana na ũrĩmi wake.

Kĩndũ kĩu kĩ hau mbica-inĩ ĩyo nĩ thara, eh kana mĩkori ya thara, na maũndũ marĩa njigũĩte merũ na mageni nĩ atĩ kwĩna thara mwerũ, ũrĩaa ũrahota kũhũrana na riũa, kana ndũrabatara maĩ maingĩ mũũno nĩgetha ũkũre. Kuoguo arĩmi makagĩaa nĩmegũteithĩka, tondũ thara ũyũ nĩũkũmateithia hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura nene macigo-inĩ mao.

Ĩno nĩ bengi na nĩharoneka hena mũndũ, ũratabania ũcenjania wa mbeca hau. Na kĩrĩa gĩũkaga meciria makwa, nĩ ũrĩa ingĩigithia kĩgĩna kĩigana ũna, gĩthiĩ gĩciaranĩte ũguo, na thutha wa kahinda kaigana ũna ndĩkĩrute, nĩgetha hote wa kũgũra kĩndũ either kĩndũ ta mũgũnda kana kĩndũ ta ngari kana kwambĩrĩria biacara.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere thĩiniĩ wa mbica ĩyo, nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩa ũhĩmbĩirio na njĩra nene nĩ andũ arĩa maraikara, thĩiniĩ wa matũra marĩa makĩrĩ na ũnyihu wa mĩgũnda, kana kũrĩa kwĩna andũ aingĩ. Na ũrĩmi ũyũ kaingĩ na kaingĩ wĩkagũo kũrĩ mĩmera ĩrĩa ĩkũraga narua, hihi ta mĩeri ĩrĩ kana mĩeri ĩtatũ ũguo.

Maũndũ ma bata hau marĩa maroneka thĩiniĩ wa mbica ĩyo, wambere nĩtũrona mwanake, mwanake ũrĩa ũregangara. Hihi nĩaroneka hihi akũnjĩte gĩthithi itoĩ kana akenete nĩguo akoragwo ahana. Wakerĩ nĩtũrona irio, iria ararĩa nocikorwo ciĩ mboco na nĩtũrona kĩndũ ta kanyama ũguo hau. Kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ nĩtũrona hena kĩndũ gĩa gũgĩikũrũkia, gĩkĩ arakĩrĩa.

Thĩiniĩ wa mbica ĩyo nĩtũrona hena mũirĩtu na hena ng'ombe na ng'ombe ĩyo nĩĩrakĩoneka nĩ njega tondũ ĩkĩrĩ na kanyamũ gabandĩko ĩ harĩa matũ-inĩ. ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ kũona ũrĩa mbeũ njĩthĩ mahĩmbĩirie ũrĩmi na gũĩtĩkĩra kũrũta wĩra na moko mao nĩgetha makĩone kanyamũ na makĩone indo, kogwo ũndũ ũcio ũkangenia mũno na ngoria hihi mbeu njĩthĩ arĩa angĩ makĩhĩmbĩrie ũndũ ta ũyũ angĩkorwo makĩrĩ na mĩaramano.

Haha nĩ harĩa mũndũ o wothe wĩna wĩna bengi yake na nĩ arĩ kandĩ ya bengi ĩyo harĩa angagĩra na akaruta mbeca ĩrĩa hihi egũbataraga ategũtinda akĩingĩra bengi tondũ hau no wĩingĩre ũrute mbeca ciaku o na kwĩ mũthenya wa kiumia, eeh wa jumamothi wĩra o hĩndĩ o yothe. Naũndũ ũrĩa ndagereire niĩ rĩa mbere nĩ atĩ o na ndĩetĩkagia mbeca icio atĩ cĩ hau, ndarigagwo no ũcio ũracitara na nĩkĩ atangĩgĩkĩria nĩgetha akĩhe narĩ gakiri kamwe.

Ũndũ ũcio ũrekwo nĩ mori ĩyo nĩ kuonga, kuonga nyina nĩgetha ĩkĩnyue iria tondũ ndĩgĩkĩnyĩtie kahinda ya kũrĩa irio cia yo nyene. Na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nĩ ũndũ wa kũmĩgitĩra kuumana na mĩrimũ tondũ iria rĩa nyina nĩrĩkoragwo rĩna maũndũ maingĩ mamĩteithagia nĩũndũ wa kũmĩteithĩrĩria nĩgetha ndĩgakĩrware kana ndĩkagĩe na wonje o wothe kana ndĩkage gũkũra, ũguo kuonga ng'ombe nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kũonga nyina na nĩgetha ĩkũre ĩ ng'ombe njega.

Maũndũ marĩa ma bata haũ nĩ tũrona he na andũ na he na nyũmba ĩ haũ ĩ na mĩandĩko, na nĩtũrona ĩ yo nĩ bengi ĩmwe ĩ gũkũ bũrũrĩ-inĩ na nĩtũrona andũ aya hĩhĩ nĩ kũhĩtũka marahĩtũka na angĩ harĩa me mũrango-inĩ nĩ kũingĩra maraingĩra, o na aya megũkũ nja no makorwo makiumĩte kũu nĩ ũndũ wa motungata ma gĩbengi.

Ũndũ ũrĩa wĩ mbica-inĩ ĩno nĩ nĩ ndaĩ kana ũhoro wĩgiĩ ũrĩa andũ mahũthagĩra mbeca ciĩ thimũ-inĩ, na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa a kenya nĩmonekaga nĩmahũthagĩra mbeca cĩ thimũ-inĩ either gũtũma kana kwamũkĩra kana kũgũra kĩndũ.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ turona athuri eerĩ eeh nĩ maroneka me thũgũrĩ-inĩ tondũ ũmwe hihi nĩ kũgũra aragũra anyitĩte gathimũ, na anyitĩte mbeca. Ũrĩa ũngĩ nake, anyitĩte karamu ena ibuku na gathimu hihi nĩ nĩ mbeca ũyũ arakĩruta kuuma thimũ-inĩ yake nake ũrĩa ũngĩ nĩ mwendia, ĩyo nĩ ĩroneka nĩ nduka ya kwendia indo itiganĩte.

Ng'ombe itũ he hĩndĩ yaciarĩte, na ngĩona mami witũ akena mũno, tondũ nĩ onire ena rũru hau na ena rũciũ. Ũguo akiuga mũndũ o wothe ndagakuhĩrĩrie ng'ombe ĩyo ona kũmĩhutia ona kũmĩarĩria nĩ yake na ndekwenda ũgũrũki wa mũndũ o wothe.

Mbica ĩno nĩronania, bengi itigaine irĩ cirĩ igweta mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ. Na o bengi o bengi nĩĩrĩ aũndũ ayo na nĩĩrĩ motungata matiganĩte, na makoragwo marĩ ngũrani na bengi iria ingĩ.